Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩmenyagĩrĩrwo na kũiga ũhehu-inĩ mũnene ta wa freezer no angĩkorwo nĩ ũrenda gũkĩhũthĩra na ihenya no ũkĩige fridge ũkĩrutage kahora kahora no angĩkorwo nĩũrenda gwa kahinda karaihu ũhehu ũcio mũingĩ nĩ mwega.

irio ici ũrĩa ndĩraciona nĩ nyũmithie, koguo itirĩ na maĩ ma kũgirĩrĩia urie na hũm , hũma nĩ njega ũkĩhũthĩra kana moko, kũrĩa irio ici na no ikorwo na cama mũno, tondũ mũndũ akĩrĩa na moko nĩ mega.

Nĩ ũrĩithia wa ng'ombe, gũciumia nja wakiũgo kĩrĩa iraraga, igagĩthiĩ kũmatha kũu nja ciĩna mũndũ wa gũciĩrora nĩgetha itigathiĩ kwene, nĩndĩrona nĩhairige itigagĩkĩre mũgũnda kwene gũgĩkorwo na mbara.

Mwandĩko ũcio nĩ wonagĩrĩria mũndũ hau nyũmba ĩyo nĩ bengi. Bengi ĩrĩa ũngĩthiĩ ũteithĩke na ũtungata wa kũiga mbeca kana kũruta, kana hihi kũhingũra akaũnti ongorwo ndũrĩ nayo, no ũthiĩ ũkĩũrie ũrĩa gũthiaga, ũhingũre bengi ĩyo.

Muohere ũcio wa matumbĩ nĩ ũteithagia matumbĩ mau makinye kũrĩa marathiĩ matarĩ handũ mabunjĩkĩte, kana gũkua kũragangĩka, na magagĩkinyĩra mũgũri o ũrĩa agũĩtĩtie, kana kũrĩa maratwarwo magathiĩ na njĩra njega.